Mawoni marĩa andũ matũmaga nyũmba-inĩ cia mohoro, nĩ citeithagĩrĩria nyũmba cia mohoro kũmenya harĩa mangĩongerera ũtungata wao, kana angĩkorwo mĩtambo yao ĩna thĩna, nĩ mamenyaga kũgerera mawoni ma andũ, na makamenya nĩkũ mangĩthondeka, makamenya nĩ atĩa mangĩagĩrithia nyũmba ciao cia mohoro, nĩguo kũgĩe na ũkinyanĩria mwega wa mohoro, na nĩguo andũ arĩa mameroragĩra kana makamathikĩrĩria, makahota gũkorwo makĩmanyitĩrĩra na njĩra nene, na makahota gũkorwo magĩthikĩrĩria mateta, kana mathĩna marĩa mena mo. Kana rĩmwe athikĩrĩa kana eroreri magakorwo nĩ gũkũngũĩra marakũngũĩra nyũmba cia mohoro. Kuoguo mawoni ma andũ nĩ ma bata mũno harĩ nyũmba cia mohoro, tondũ nĩguo kwagĩrĩire, nĩguo makamenya kana nĩ mathiĩte o wega, kana he handũ maregerete.

Arĩmi makĩgũra indo cia ũrĩmi kuma nja wa bũrũri nĩmakoretwo makĩgerera mathĩna maingĩ na moritũ. Tondũ nĩ mathiĩte magakora atĩ mbei ya indo cia ũrĩmi nĩ ĩthi~ite igũrũ mũno. Ungĩkorwo ũracirehe na ndege ci kagĩa goro angĩkorwo ũracirehe na meri rĩmwe nĩ cikaraga ihinda inene mũno maaĩ~inĩ cingĩgatuĩka gũkinya bũrũri wa Kenya. Na cia kinya kenya nĩ irarengwo magoti maigũrũ mũno, kwogwo ũcio ni ũndũ ũratũma arĩmi maigwe maritũhĩrwo nĩ gũkorwo indo ici iramakinyĩra na mbei ya igũrũ mũno, na magoti mau makamahinyĩrĩria na magokorwo andũ matarĩ akenu hĩndĩ ĩrĩa mararuta wĩra ũcio wao wa ũrĩmi. Kogwo nĩ ũkoretwo wĩ ũndũ wĩna moritũ maingĩ na mũrĩmi agatuĩka wa kũhinyĩrĩrĩka.

GDC Sacco ĩno nĩ Sacco menyete kwa ihinda iraihu na ĩkoragwo mwena wa Githũngũri, Kiambu County. Kũrĩa ĩkoragwo maita maingĩ ĩkĩ deal na arĩmi a ng'ombe na arĩmi a iria.No ona ũtarĩ mũrĩmi nĩ weingĩraga sacco ĩyo na nĩ ndĩ ũmwe wa amemba a sacco ĩyo. Na nĩ ĩngenetie kwa ihinda rĩrĩa ngoretwo ndĩkwo tondũ ona rĩakinya nĩ ihinda rĩa kuheo roni matikoragwo na maũndũ maingĩ. Ũthiaga ugakomba mbeca kuo ukaheo mĩtaratara ya gũcirĩha, ukaheo ihinda rĩa gucirĩha. Na matiteng'eragia mũndũ .Na ungĩkorwo wĩna bata wa mbeca wathiĩ nima gukombagĩra nawe ucirĩhe kwa ĩhinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Kogwo GDC Sacco ni sacco njega na ni sacco ĩnyitĩrĩire arĩmi na njĩra nene mũno na arĩmi maka mĩkenera. Ona nĩ mwene ngamikenerera mũno, mũno mũno makĩria no nĩ njega.

irio cia kambuni ya Fugo, kambuni ĩno ĩthondekaga irio cia njui, cia ngũkũ, irio cia ng'ombe, irio cia ngũrũwe, yani irio cia mahiũ mothe, kwoguo ici nĩ ĩndo cirabatarĩka harĩ nyamũ icio, gũteithĩrĩria gũkũra gwacio, angĩkorwo nĩ njui, nĩ makoragwo na irio cia njui cia kũrekia matumbĩ, nĩ makoragwo na irio cia ngũrũwe, cia gũteithĩrĩria ngũrũwe gũkũra, kwoguo mũrĩmi angĩbatara irio cia mahiũ make, no kũgũra kambuni-inĩ ya Fugo, na nĩ irio njega, na nĩ irio hetũkie nginya nĩ nĩ rũhonge rwa kũrora wagĩrĩru wa indo, ya KEBS, kwoguo indo ici nĩ njega rũriri-inĩ rwakwa, tondũ aingĩ ao nĩ arĩmi a mahiũ, kwoguo indo ici, nĩ cia bata mũno makĩria.

Mũtwarithia wa nduthi gĩcigoinĩ gĩakwa athũkũmĩte mbeca nyingĩ athũkũmaga magana matatũ nginya magana mana, na mbeca ici nĩcio ahũthagĩra gwĩka maũndũ make ma omũthenya agakorwo nĩarahota kũrera bamĩrĩ yake, agakorwo nĩarahota kũthomithia ona ciana, agakorwo nĩarahota kũingĩria ona ciama, agakorwo akĩigithia mbeca ciamainĩ, kwoguo agakorwo ahotete kwĩbanga maũndũne make, mbeca icio ahũthagĩra gũĩkĩra nginya nduthi yake maguta na ĩngĩthũkia kana ĩtuĩe cuma mbeca icio athũkũmaga nĩcio agegũturithia ,kwoguo mũtwarithia wa nduthi nĩ mũndũ ũmwe ũrĩa akoragwa ahotete kwĩbanga na kĩrĩa kĩnini arona na agakorwo akĩhota gũtindĩkana na mũtũrĩre wake owaomũthenya na angĩkorwo ena bamĩrĩ agakorwo akĩhota nginya kũrora bamĩrĩ yake wega na mbeca icio arathũkũma cia ũmũthenya.